Gima biro e pacha kaneno gini enni, aneno kadayono kata miono tedo kendo tedo oko. To aneno ka en e ngima matek, koro gini aneono kaen ngima moro matek kabisa mawakaloe kaka jok modak e mier. ineno ka miono tedo kanyo kendo oloso chiemo. Koro gima biro e pacha en ngima matek majii kalie, jogo mochano. Mano e gima bire pacha kaneno gini.

Gikma, okenge mikao mondo mi kik ng'ato, achiel en ni, jo hola ok yie mondo nonro mag jokma olo gowi ogol oko, mar ariyo, mar ariyo, nonro mag ngano ikao matut kendo indiko piny kendo gi record kata giketo e weche kata mbui manyasani ma wuon bengi kata wuon akaunt ema nyalo timo